Arĩmi a bũrũri wa Kenya, thirikari yao nĩ ĩkoragwo ĩmaigĩire mĩtaratara mĩega ya kũruta yao nanja ya bũrũri. Wa mbere, thirikari ndĩmarĩhagia magoti marĩa marĩhagio indo iria ingĩ cia kuuma, cia gũthiĩ nanja wa bũrũri. Ũguo, ũndũ ũcio ũgateithĩrĩria arĩmi mũno nĩ ũndũ wa kũmateithĩrĩria kũnyihanyihia thogora wa gũĩka maũndũ mao.

Mathĩna nĩ matiganĩte marĩa arĩmi mageragĩra nĩ getha magĩtwara magetha mao kana mahiũ mao thiĩniĩ wa nja wa bũrũri. Wa mbere, nĩ atĩ thirikari nĩ ĩkoragwo ĩgathĩkĩte magoti matiganĩte nĩ getha kũhotithia ũndũ ũyũ gwĩkĩka. Wa kerĩ nĩ atĩ kuma kũrĩa arĩmi marĩ nginya iharo cia ndege kana kũrĩa arĩa marabatara indo ici megũka kuoya nĩ kũnene mũno, ũgakora atĩ mũrĩmi ndarĩ na barabara njega cia kũhota kũmũhotothia gũkinyia indo ciake thoko.

Nĩgetha arĩmi manyitane na meke maũndũ mao me hamwe, nĩmabataraga kwĩyandĩkithia thĩiniĩ wa rũhonge rwa thirikari, rũrĩa rwandĩkithagia arĩmi kana society iria cikoragwo ciandĩkithĩtio. Wakerĩ no nginya arĩmi aya makorwo magĩka maũndũ hihi marĩa marĩa mekaga marĩ hamwe, okorwo nĩ ũrĩmi hihi tuge wa thamaki, kana wa mbembe, kana wa ngũ, kana wa kĩndũ o gĩothe, kuoguo arĩmi aya no nginya makorwo mena ũndũ mareka marĩ hamwe othe nĩgetha matuĩke a kwandĩkithio.

Ngwatanĩro cia arĩmi thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ ikoragwo na mawĩra matiganĩte. Wa mbere nĩ ciethagĩra arĩmi aya thoko ya magetha mao. Wa kerĩ, nĩ iheaga arĩmi aya ũmenya kana maũtungata ma ũtaarani, hihi ataarani magooka magabundithia arĩmi aya. Wa gatatũ, arĩmi aya nĩ magĩkoragwo a kwandĩkwo thĩiniĩ wa honge icio, na wa kana, thirikari nĩ ĩhũthagĩra ngwatanĩro ici nĩgetha gũkinyĩria arĩmi ũhoro ũrĩa me naguo.

Mawũiguithanio ma wonjoria thĩiniĩ wa mabũrũri matiganĩte kana bũrũri ũmwe na bũrũri ũngĩ nĩ makoragwo na itemi inene mũno thĩinĩ wa kũhingĩrĩra kana kũhingũrĩra wonjoria thĩniĩ wa mabũrũri marĩa makĩrĩ na wũiguithanio ũcio. Wa mbere, magoti marĩa meekagĩrwo nĩ gatagatĩ wa mabũrũri macio nĩ mahingũraga kana makahingĩrĩria indo. Wa kerĩ, thayũ, ũrĩa ũkoragwo wĩ mabũrũri-inĩ ũcio, na kũgĩkoragwo na thayũ, bũrũri ũcio nĩ ũgũkorwo wĩna wonjoria wa kĩeo kĩnene, na waaga thayũ, wonjoria ũgagĩthiĩ thĩ.

Thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, kwĩna mbembe nyingĩ mũno, arĩmi nĩ meerutanagĩria kũrima mbembe kuo na njĩra nene. Nayo thirikari, mbembe icio cia rĩmwo ĩkatuĩka ya kũgũra na ĩkaiga makũmbĩ-inĩ mayo. Ũguo thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, twarĩ na mbembe cia kũigana gũthondeka mũtu mũingĩ wa andũ othe, na nĩkĩo thirikari yonire arĩ wega kũaga kũrehe mũtu kuuma nanja. Twambe tũhũthĩre mũtu ũyũ nĩgetha o na thogora wa mũtu ũkorwo wĩ thĩ.

Onjoria aingĩ thiĩniĩ wa bũrũri ũyũ nĩ mendaga kuoya kamweke karĩa gakoragwo keho hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na wũingĩ wa irio. ũguo indo ta mbembe, kana mboco, kana ngano, kana mĩcere, arĩmi, onjoria nĩ manyitaga indo icio magacihingĩra thĩiniĩ wa mathitoo mao, metereire hĩndĩ ĩrĩa thogora ũrĩambatĩra, nĩgetha mambatĩrie kana marekererie indo ciao, nĩgetha mathondeke bainda. Ũguo onjoria aya nĩ matũmaga thogora wa irio ũthiĩ na na igũrũ na gĩkĩro kĩnene mũno.

Hĩndĩ ĩrĩa wonjoria ũthiĩte na mbere thĩinĩ wa bũrũri o wothe nĩ ũkoraga atĩ arĩmi kana onjoria matiraenda kũruta indo ciao thĩinĩ wa bũrũri ũcio na gũtwara thĩinĩ wa bũrũri ũngĩ, ũguo mbeca cia na nja wa bũrũrĩ, bũrũri ũcio ndũhotaga kuona tondũ gũtirĩ indo ciragĩthiĩ na nja wa bũrũri.

Nĩgetha mũndũ aingĩrie indo cia ũrĩmi thĩinĩ bũrũri ũyũ, no makorwo me magetha kana no ikorwo ciĩ ndawa cia ũrĩmi. Wa mbere no nginya akorwo andĩkithĩtio nĩ rũhonge rwa ũrĩmi na rũhonge rwa ũrogoti wa magoti thĩiniĩ wa bũrũri. Wa kerĩ no nginya arĩhe magoti marĩa mabatarainie thĩiniĩ wa boat kana kũrĩa ndege, iharo-inĩ cia ndege, kana kũrĩa Mombatha, kũrĩa meri cikĩrehaga mĩrigo. Na wa gatatũ no nginya akorwo arĩ na malincense, kana maũndũ, maratathi marĩa maraonania atĩ we nĩ we ũreeka ũguo areeka.

Maũndũ marĩa mahanĩkaga kana ũndũ ũrĩa ũngĩkora mũndũ hĩndĩ ĩrĩa agarara mawatho ma wũingirĩa wa indo thiĩniĩ wa bũrũri, nĩ ũgũkora atĩ mũndũ no anyitwo na twarwo thĩiniĩ wa gioti, na atũĩrwo matua, na matua macio makorwo marĩ marũrũ mũno. Wa kerĩ nĩ atĩ maratathi make marĩa maonanagia atĩ nĩ mwandĩkithie thĩiniĩ wa thirikari no mateanĩrio, na wa gatatũ, mũndũ no atuĩke wa gũkanio kũruta mbiacara ĩngĩ yoyothe thĩiniĩ wa bũrũri wowothe thĩiniĩ wa thĩ.

Mabũrũri me njĩra mwanya mwanya cia gũtuithania macira megiĩ urĩmi. Wa mbere thirikari no ĩcagũre rũhonge kana andũ maigana ũna arĩa marĩcugurikagĩra maũndũ macio ma macira macio ma ũrĩmi. Wa keerĩ magoti nĩmakoragwo na honge itiganĩte maũndũ megiĩ ucenjia wa rĩera, maũndũ megiĩ wonjoria, maũndũ megiĩ mabara , maũndũ megiĩ ungumania, o hau no mathondeke handũ harĩa marĩciragĩra maũndũ megiĩ ũrĩmi.

Makorobia nĩ makoragwo mena wega ũtiganĩte. Wa mbere, kũrĩ makorobia marĩa makũrũ biũ, kwĩ makorobia marĩa matarĩ makũrũ biũ, kwĩ makorobia rĩu marĩa matarĩ makũrũ o na hanini, na gwĩkĩra grade makorobia maya nĩ wa bata mũno tondũ kũrĩa tũrameendia mabũrũri ma nanja nakurĩa Europe, arĩmi acio kana arĩa mahũthagĩra indo icio nĩ makoragwo makĩenda kĩndũ kĩrĩa gĩkũmakenia. Kwoguo o na ithuĩ nĩgetha tũmeenderie no nginya tũtuĩke a kũkinyanĩria ikĩro iria maigĩte mbere itũ.

Niĩ no nyende kũgũra mũgũnda kana gĩthaka nĩgetha nĩme. Nĩ nyendete kũrĩma, kũrĩma eh mbũri, kana ngũkũ, kana ng'ombe, indo icio ithatũ. Na gĩtũmi gĩakwa gĩa gwĩka ũguo nĩ atĩ ndeeka ũguo no nyendie, nyone mbeca, o na rĩmwe kaingĩ, o na niĩ no nyende gwĩka ũndũ ũrĩa ndĩrakenerera, o na korwo ndũrahe mbeca, no nĩ kaũndũ karĩa ngenagĩrĩra gwĩka.

Hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩria arĩmi me hamwe, kana andũ a itũra me hamwe, nĩ mahotaga kũgirĩrĩria ngũĩ cia wũici wa mĩgũnda kana wĩ ĩgwatĩri wa mĩgũnda na njĩra ĩrĩa ĩtaagĩrĩire. Tondũ nĩ makoragwo makĩmenya mũgũnda mũna nĩ wa mũndũ mũna, ũrĩa ũngĩ nĩ wa mũndũ mũna, mũgũnda wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kana gũkũ kũrĩa maikaraga, nĩ wa mũgũnda mũna kana nĩ wa thirikari. Ũguo, arĩmi marĩ manyitanĩte kana me kĩndũ kĩmwe, mũgũnda wao ndũngĩhota kũoywo tondũ, mangĩona dalili yoyothe ya mũgũnda kũĩgwatĩrwo, nĩ megũthiĩ kũrĩ honge cia thirikari na mateithĩke o tene.

Ũici wa mĩgũnda nĩũndũ ũkoretwo ũgĩthiĩ nagũo na mbere nĩ andũ matiganĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, na mũno mũno ateti nĩo makoragwo makĩiya mĩgũnda ya andũ na ya mũingĩ. Na ũndũ ũyũ ndũkoragwo ũrĩ mwega thĩinĩ wa kũrĩa tũikaraga tondũ nĩũtunyaga andũ aingĩ ihoto ciao. Ũndũ ũyũ nĩ mũru mũno tondũ ona ciana nĩikoragwo cikĩona. Nayo thirikari ũrĩa ĩbatiĩ gwĩka, nĩ gũtigĩrĩra atĩ o mũgũnda o mũgũnda wĩna title, kana iratathi rĩrĩa rĩonanagia atĩ mũgũnda ũcio nĩ wau, nigetha kũrigĩrĩria maũndũ ta mau.

Rĩrĩa arĩmi mekũnyitana na makahotaga kũruta wĩra me hamwe, no ciikaro icio ti cia gũtũra nĩ ikoragwo ciĩna maũru matiganĩte; wa mbere nĩ atĩ mbeca ciao no cĩũrĩre kahinda gogothe, ihinda o rioriothe hĩndĩ ĩrĩa mekũruta mbeca ciao, wakerĩ nĩ atĩ maũndũ marĩa marutĩte mbeca icio nĩgetha meke, no mage gũkinyanĩra tondũ gũtikĩrĩ na wũigĩrĩrĩki, na wagatatũ nĩ atĩ no mareherwo andũ mamarute maũndũ marĩa matagĩrĩire tondũ thirikari ndĩũĩ.

Nĩ kũrĩ kambuni itiganĩte ciria ciheanaga ũtungata wa kĩwatho, kana ũtaaramu ũrĩa ma wa kĩwatho. Na hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi ekũgũmĩrwo nĩ cira, na cira ũyũ nĩ ũrabatara ũtaaramu, nĩ akoragwo akĩmakora kũrĩa mataũni-inĩ kũrĩa makoragwo marĩ, akamarĩha mbeca na andũ aya magooka, na kamwe makamũtetera na makamũrũgamĩrĩra thĩiniĩ wa igoti.

Maũndũ megiĩ mĩgũnda nĩ maingĩ na ũmwe wa maũndũ macio nĩ gũkomborithia mĩgũnda ya bamĩrĩ. Nĩ ũkoraga atĩ kaingĩ na kaingĩ mĩgũnda ĩno ya bamĩrĩ nĩ ĩkoragwo na macira hihi ciana ikĩgucanĩria nũ ũkũheo mũgũnda mũna, kana nũ ũkũamũkĩra mũgũnda mũna, kana nũ ũgũĩka atĩa. Ũguo ũgakora maumĩrĩra ma mũgũnda ũcio kana maciaro ma mũgũnda ũcio magathiĩ thĩ, nĩ tondũ aigithia aingĩ matiendaga kũigithia mĩgũnda-inĩ ta ĩyo.

Gaka nĩ kaũndũ gakoragwo karĩ kega mũno, kũhĩhia mbembe ici na njĩra ĩno, tondũ mwaki ũcio ndũragĩra nĩũkoraga he kĩndũ kĩngĩ kĩrarugwo hau igũrũ na, rita rĩa mbere gwĩka ũũ nĩndakenire mũno, tondũ twarĩ na baba mũnini na nĩwe wanyonirie kũhĩhia mbembe ici na ndacirĩa ngĩigua ciĩna cama mũno, ciĩna ũtiganu mũnene mũno na kũhĩhia kana gũtehrũkia mbembe ciĩ mũtungo. Ũguo kandũ gaka ngĩgakenenerera mũno na ndũire ndĩgekaga kinya mũthenya wa ũmũthĩ.

Atongoria a rũrĩrĩ kana thirikari cia matũra, acio nĩ o makoragwo mena ũgĩ wa kũmenya mũgũnda mũna nĩ wa ũũ, kana wĩ ha, kana wĩigana atĩa, kana ningĩ o na thogora wa mũgũnda ũcio. Ũguo nĩ makoragwo magĩĩta itemi inene mũno thĩiniĩ wa gũtuĩrania maciira, tondũ nĩ makoragwo makĩmenya mũgũnda ũcio nĩ wa ũũ, kuuma rĩ, wĩigana atĩa. Ũguo mũndũ wothe wa kuuma nanja, kana mũndũ ũrĩa ũtaũĩ, no akorwo ena hinya mũno, ena kahinda karitũ mũno thĩiniĩ wa kũiya mũgũnda ũcio.